Eng yu kekere biik cheokto melitab beek ,melini ko melit neming'in nekiboisien kecheng'en samakinik ,melini kotinye mukango chemengech chekiboisien keoktaen kwo taa ana kwo let kikere bichu kotom kotoi konam samakinik akokwerie melini ming'in kwo akoi olin imuch konomchi samakinik asikotelelso akowirta neting'waa kwo beek sikomuch konam samakinik

Ni ko pandiat. Mi ortinwek chechang cheimuch kechopto pandiat eng kaa. Pandiat netakotuon koimuch kechemushan eng bek anan kebel. Bandiat nekakoyam koimuch kebony akeboisie keyo kiteri anan keyo koichekei. Bandiat nekakoyam kora koimuch kebony atya kema nakakoyamyo ibkobekyi keib koba tinga aibkeng'a akeboisie boshek kekwanye kinyet.

Netai koimuch kobirchi chito simoit anan kocheng chito ne ingen mising agobo boisioni. Imuch kocheng chito nekigobuken ndegeit konyil che chang asikobiit kotoret kotar boisioni ngot ko meimugokse konyor chichi anan ngot ko motoret chichito komuche kobirto simet kwo kompunit nebo ndegeit asiketoret kebugenji. Nyolu koborto kole kotyeme kobuken ndegeit ak kanyor koimutik en lipanet, ngobirto kwo kompunit kotinye kompunit kamuget nebo kotoret ak koger kole kasuldaen boisiet nebo kibuken ndegeit.

Chu ko kipsongik. Kipsongik kobo komonut missing eng' kokwet. Kipsongik keboisie keng'ae boshek chebo musarek, akoimuch kora keng'ae boshek che kikwanye kimyet. Kipsongik ngegol eng' changindo, koimuch kealda eng' siro, akenyorune chepkondok. Kipsongik che biriren cheuchu ko kararan missing, amu maame taritik ak kutik, ako ngogol chito, koimuch konyor kesutik chechang'

Boisioni ko koolseet nebo suswek chebo tuga. suswek chebo tuga kobo komonut mising' amu toreti kabatindet kosuldai mautik chebo tuga. Netai, konyolu chito kocheng' keswek cheuchu chekikokamet anan kowa mbaret nekikikol suswek cheuchu akokes keswek akipkokes keswek akonyo komaa, yekakonyor chito keswek, konyolu kowa mbaret nyi, akipkobat mbaret nyi, akogeer kole korur mbaret, yekakorur mbaret, konyolu kocheng' chito keswek chekisutee mbaret, asikobiit kokwer tumdo tugul akokwer suswek alak tugul cheimuch kobiityo. ni kotoreti sikogeer kole suswek chekakimach kekool kityo cheimuch kobiityo ing' mbaret amabiitos suswek alake cheteren ak tumdo. ye kakotar chito kosute koimuch nyokois mbaret suswek anan kobetchi lainwek akokool, akotub, akokeny kobiityo suswek.

Ni ko kolset ab mokeek mokeek koba kamanut missing en kokwet nyuun, kolset ab mokeek ko nyumnyum missing amuun kiboisien ketiik chekikesen mokeek che Kiko kongyaa , kiname ketiik nebo mokiat nekiko Kong amat ko nywagekituun missing kora ye kagetonatin kesuek ii kobatii mbaret ii ak keger kole koruut mbaret koot ko bunbun mbaret koimuuch ketorjinaat kesuek ab mokeek ne makibale keringeet mbaret ne wui ii koimuuch kebalaat keringanik akomuuch kinde mokiat ii aketuub ye kigole mokiat ko makaat kele matelel eng keringeet ako makaat ketiik sikobiit kowaitagei tikitiik komyei.

Netai konyolu korok arip akoi ipkonyor mokoriot boroindo nenyumnyum nemotinye boishonik chechang. yekaaker ale pitu mokoriot amatinye boishonik chechang anyoru akawekchi kora kongoi akopo boroindo nekikokono ayai boishonot akoi nguni. Yekaawekchi kongoi atestai aarorchi akopo tuguk chekiamuch asuldae kong'etekei kokanyo. Aporchini kora akopo tuguk chayoe nguno asikopit kotestai kampunit ako aporchini ale kwaates somanet ako nganyoru boroindo nepo kilanya kochang boishonik cheamuchi ayai ako akochini kamang'unet alechi ngot kilanya ko makoi awech let boishenyi ako ako aker ale kasuldae makutikchi tugul chetinye.

Ing' sai kokorom miising' aaliyet ab sabeet akomanyumnyum kenyor chepkondok. nyolu kekosine biik chekeyae mung'aret ole imuch ketarutegei. beeit nekemwa komi barak miising' ako nga ndaameche aale aribun mung'aret, asame ale itilwa chepkondok tutigin asikobiit amuch asuldae magutik chuk kora chebo mung'aret.

Ing' yu kegere biik aeng' chebale rabwanik. rabwanikchu kokiyai komyie mising' imuch koib bichu akipkwalda rabwanikchu ing' siro anan koboisie kotare rubet ing' gaa. rabwanikchu ngeip koba siro, ko ipkoname siret miising' amu kiyai komyie akoechen.

Chu ko bandek chekakiburuch kekol ak mogek. Kotomo kekol mogek konyolu korok kepat lainwek akende keswek chepo bandek. Yebwone bandek kobitos ko imuch kechop keswek chepo mogek, akepal keringonik. Imuch kora ketol mogek kende lainda nemokipole keringonik nkotkopunpunng'unyut. Yekaketar ketore mogok ko kit neng'etu ko kesember akeker kele manam tumdo.

Boishoni ko kolsetap njuguk chepo gaa. Achome mising boishoni amu nyumnyum kolsenyi. yekakokol chito keswek chepo njuguchu ko kit neng'etu kityo ko korip tumdo akoker kole manam kutik. Njuguchu ko onyiny mising ako ngotinye chito ko imuch keboishe eng gaa keamda chaik anan keam ku amitwokik. yekol chito eng chong'indo koimuch koip kopa siro akotinye alyet nemi barak. Kolsetap njuguchu kotinye kewelutik kora amu ngonyor ropta neo kotom kokonyo komuchi konunyo akokon asenet.

Kingayoe boishioni netai ko ki nyumnyum mising, kyanyoru biik chekiimuch kotoreto eng boishet, noto ko kolset, semberishet ak putishet. Kinyumnyum misimg boishoni amu kimakomeche ng'omnatet nepo barak asikobit kesuldae boishoni. Eng putishet, ko kikiyomechinigei boishet akipeku eng oret nenyumnyum. Kimakochang kora kutik chekimi mbaret ako maboishe kerichek chechang.

Eng yu kekere chito nebute ng'wek. Yetesetai kobute ng'wek chekororon kotesetai kotorchin ng'uny ng'wek chekakoyakitu sogek. yekibute ng'wechu konyolu kohikil chito kocheng sokot neo nekikokony ipkopekchi akometo sokot neming'in kotakotestai koet.

chu ko kitunguik chemugulen. Numnyum mising konorenwa, kotom kekonor kitunguichu konyolu kenem tikitik chemi ng'uny aketilda sogek chemong'u eng barak asimatestai konunyo. Yekakeisto sogechu kenome kitunguichu akende lolet. Chome mising kende lolet neimuch kobus amamakat kende olebubunyat amu imuch konunyo. Yekakende lolet ko makat kende olekaitit amameche mat neo mising kora.

Boishoni ko kabatishetap maembek. Eng kokwenyu ko kikokol biik mising minutyoni. Netai konyolu kopal chito keringet neloo akonde katoldoleywek. Yekakopal chito keringet akonde katoldoleywek konyolu kocheng keswek chekororon chemokchingei kokol. Yekakonyor chito keswot kondoi ng'ung'unyek cheakwoen barak akotepchi keswot. Eng betushek chetai konyolu koker chito kole karong'chi beek akoi ipkopit akonam ng'uny.

En yuu kekere kobotishetab minutyetan baibaiya kikere keswot nebo minutyet nebo baibaiya nemingin nii ako kikere Koraa baibaiya neo nekikoker ak konde lokoek. Yetuyo keswotab baibaiya ak lokoek netinye kotoldoleiwek kii ko en kenyit agenge ana ko kenyishek oengi komuche koker ak konde lokoek cheyechen.

Chu ko logoek chepo paipainik, logoechu kotog kole kokoruryo ipkopekchi amu kikomerurgei akikowal rangiat. Mite paipainik cheimuch koruryo kotakonyolilen nganda maonyiny mising kou chekikomerurgei kouni. Paipainik ko onyinyen mising akotinye sugaruk chechang, nepo oeng ko ngepoishe paipainik kotinye kotoreti mising borto ako iyanat kele inyoi mienwek chepo moet. Imuch kora kealda paipainik eng siro akenyor chepkondok.

ing'yu kegeere kabatindet nemi mbar. kabatindet ni kegere konamaname ndisiot muuch konamanami mogomiet amu meche konai ngotko kikokony anan komi nekikotoi korur . mogomiani komayai komyie ako kiinde logoiyat nemining' koboor kole manyoor katondoloiwek ing' oret nemagaat anan manyoor peek cheyame

Ing'yu kegeere ng'aiseet nebo logoek chebo Avocado iboru kole kikoip kakwautyiet kandoinatet nebo emet anan ko chemung'arainik kogeer kole kaalchi kabatik logoek kwai asikobiit kong'aa, yeking'aa logoekchu ko ing' betusiek chechang' keibe koba bitanin ako imuch kealda alak ing' emet yu. ni kobooru kole kandoinatet nebo emet kowendi konyoru chepkondok chechang' ako kabatik kora konyoru chepkondok amu kialchini logoekwai ing' aalyet nenyumnyum

Ing' yu kegeere chito nesute logoek chebo Avocado. Sutisioni kobo komonut miising' ako imuuch kesut logoek asikobit kekimit sagek, anan ketar kuutik. sutisiet nebo kuutik nebo komonut miising' amu kuutik kong'eme mauwek akogoochin korarai. yeirarai mauwek, komemuchi logoek kotakoger kora. Pa komonut miising' boisioni amu toreti kogeer kole kager minutiet logoek chechang' miising.

En yuu kegere kabotindet kochigili mbarenyin mbarani kogikimin logoek chepo wotamelon lagoyandani koniger missing koboru kole mbarani ko akwai agotinye katoldoik logoyandani kora koyoe en olelalang koboru kole yuu komi lolongiet barak.

Koroi koanyiny mising. Kikoib kakwautik kabotik chemi olelalang koker kole kakol koroi omi mi barak mising olyetnyi eng siro. Kikocham bik chechang mising amu anyiny' mising akotinye bek chechang. Lokoiyandani koiyanat kele techei borto akonyai mianwek chechang. Chito nekakol logoechu akoai komie komuchi konyor chepkondok chechang.

Chu ko logoek chebo machungwek. Logoechu ko onyiny mising. Logoeche kekole mising eng ole yamat akoo mat. Kolset ab logoechu koibe boroindo mising amu imuch kotar kenyishiek oeng anan ko somok sikobit kotoi konde logoek. Yeker logoek koidoi logoek chechang mising.

Chobetab koroi eng kaa konyumnyum mising amamachei ng'omnotet nebo barak. Nyolu kotinyei chito rotwet neng'atib ak sanit sikobit kochob koroi. Kinomei barak ole mi sogek aketoi kewai taban taban. Nyolu nikiwoe barak barak asimaimuch ketilda logoiyat neo. Yekakotar chito kowoei konyolu kotilda ketit nobo barak akopcheapchei kobun ang'wan anan ko chechang asikobit konem ketit neui nemi kwen.

En yu kegere logoiyat nebo mananasiat nekigotai kokony logoiyandani koboto netai ing' mbarat ni amu makigere logoek alak chekigotoi koger, boiboi miising' kabatindet kogeer logoiyandani amu imuch konetai ing' mbaret

En yu kegere logoek chebo Ndimu logoek chekigere ko muut. logoekchu kokikoruryo ipkopekchi mi logoek alake cheechen akomi alake chemengechen

Koroi komakyame puch, kiyoitoi amitwogik alak anan kiyoito ngwek tuguk cheimuch keyoito koroi ko viasik ak tuguk cheuu bendo yekakisus amitwogik koimuch ketonaton koroi akewirchi orit akeger asikobiit korur kitigin akinem matorur miising'.

Koroi ko makiame kotuon, nyolu korok kiyoi ipkorur sikobiit keam imuch keyo ko inegei anan keyo keburuch ak amitwogik alak anan ko ngwek. ye kiyoi, ko mamagaat kiyo miising' amu sipkorure yekiyoiyoi amitwogik alak cheuu viasik koimuch kisus viasik na kakoruryo, keuun koroi akewirchi barak kokaketon kikere akeany kolalchi maat eng' boroindo nemining' akenem asimaruryo miising' kora akonunio

Ni ko ratetab logoek chekakorurio. Bo komunut mising kerat logoek chekakorurio ak chetakokong'dos amu toretei asimaam taritik. Taritik ko kikoek asenet mising eng logoek amu imuch koam logoek eng imbar ibkobek anan koam akometo kotestai konunio. Bo komonut kora kerat amu mi tiong'ik alake chebendoti eng imbar cheomote logoek ako yekakirat kouni ko mami tiondo neimuchi koam.

Koroi ko anyiny mising agotinye sugaruk che chang. Ye kagorur kouni ko kiboishen keanyinyen tuguk alak che terterchin. Koroi kotinye olyet nemi barak en siro ago biik che kigokol ko kigonyorune borotet mising.

Nyolu konai chito akopo mienwokik cheterterchin cheiterteri minutioni ak logoekchi. Nyolu konai chito kole po komonut mising kosut minutieni eng sait ak sait asikoker kole kabar kutik akoripokis mauek. Yeripokis mauek ko imuch koker logoek eng oret nekararan amu mauek chechope logoek.

Nyumnyum mising kechop koroi en gaa. Ye kagorur ibkobekchi, ko kit nemagat kityo kotinye chito ko rotwet. Kotom ketil ko yoche kiun korong ak beek che tililen. Ye kagiun ii koimuch ketonaton kobun chemengech asikomuch kotoret chito kochuchun anan koam logoek chemi orit en oret ne nyumnyum.

Kiit netai konyolu konai chito akobo mnyanwek cheterterchin cheimuch konam minutiet ni ak kanyaiset ng'wai. mnyanwek chechang' kobunu sooet, akomi chebunu ng'ung'unyek magaat konai chito korok ole kinyaitoi ng'ung'unyek, asikobiit kotai koolseet, kiit netai konyolu kobal chito keringet neloo akoger kole kabal keringinichootok ing' lainda akegoochi boroindo neyame. yekagotar kobale keringonik, akonde katoltondoiwekkomuch konde ng'ung'unyek cheakwaen barak akokool minutiet. yetesetai koetu minutiet, konyolu kocheng' chito ketik chekilume, akoratchi waiyat barak, asikobiit konam logoiyat matkobutchi ng'wuny. yetesetai kobite logoiyat, komagat kogeer chito kole kechuchuch biitok anan komorunok chemang'u asimachang'a asikobiit koger logoek eng' oret nenyumnyum, nerube, konyolu kogeer chiuto kole kasut logoek ing' sait ak kerichek chenyolunotin asimaimuch konam mnyondo logoek

Koiroi kobitunat mising eng koretnyu iyanat kole bokomonut mising lokoekchik amu tinye boisionik cheterterchin netai komwaat kele logoyandani kokerchot akonyai mianwek chechang eng borto yekialda logoyandani ibkeboisie kechobe kerchek cheterterchin akotinye kamanut mising eng bororiet.

Ni ko chebololet chebololet ko makiame ko twaaan ii akonyaluu korong kiyoo sikeyaam chebololet konyaluu kometaan in kokoony korong ii siketile, chebololet nekakong ketonatoni ii ak kinem baiweek chemii kweeny ,ye kakinem baiweek chemii kweeny ii kewae ak kinem ak kinde ole toltol missing ii sikongeet kityo ole wui ,kiwaitoi kora bertet ne wui ii sikongeet kityo bendo nebo kweeny ye kakewai chebololet kiuni ii ak kinde saburuiet ak keranyii beek tutukiin amuun isipkorure chebololet, chebololet ko imuuch keyaam ko inegeen ii anan keyamdaa tuguuk alaak che kikureen mogomiik ii biasiik ii anan keburuj amitwagiik che chaang che terterjiin.

Chebololet ko makiyamee ko twaaan nyaluu kiyoo korong chebololet, asikobiit keyaam , chebololet ko imuuch keyoo ko inegeen ii anan keburuj ak tuguuk alaak che terterjiin, chebololet kora imuuch kechemumshan en maa ak yeityaa keguur ak ketesyii chegoo sigoboisheen kouu ngweek kotomaah kiyoo chebololet ii konyaluu korong kewai muita nebo barak ii ak ke tonanton kimekituun ye kakitoon kimekituun konyaluu kewaita ole toltol sikongeet kityo ole wui ako notoon ko chebololet ne kararan neimuuch kiyoo chebololet ko siip korurei ii ak kobaar kole makindaa beek che chaang ak manyaluu kotebii missing en kapkaima.

koroi kobutunat miising' ing'koretnyu akotinye logoek chekiame. sikobiit keam logoek chiik konyolu kinem pertet nebo barak sikong'et logoek chemi orit chetuen. logoekchu sikeam ing' oret nenyumnyum koimuch kerang'chi peek tamusit atcha kewirchi logoek akesachsach asikobiit komong' sukaruk chemite logoek akong'et baiwek ichegei. logoechu koanyiny miising' akomindililen akobiik chechang' kochame kondai musarek sikobiit komindilil akotes anyinyindo.

Chu kologoek chekiome akochechang kotakotuanen akotom korurio logoechu kokarurio komeruri kei akowal rangiat akochetomo korurio kongetu kotiko nyalilen lokoek chetiko nyalilen kominmdililen mising akochekikorurio koanyinyen sikobit keam lokoyandani konyalu korok kewaita bertet nebo barak asikobit keam lokoyat ako makiame beiwek chemi kwen.

Koroi ko anyiiny missing, koroi kotinyei sugariuk che chaang missing ii ako aliet nenyiin en siroo komii barak missing eng siroo keyaldaen koroi siling sosom ii ako biik cheimuiche koyaal kityoi ko biik che tinyei chepkondook, koroi ye kigol koibet kenyisiek che chaang missing asikobiit koger ii akonde logoek.

En Yu kegere kercheek chebo kiagik, kercheek chuu kemuchei kebaisheen en kiagik tugul kercheek chuu kotaretii kotililit moet nebo kiagik ii kokimiit kiagik ii ako gochii kiagik koyeet eng chakyineet.

Chu ko logoek chepo macadamia. Logoechui ko kikekol mising eng kokwenyu, logoechu ko kikokol biik chechang mising akopo mung'aret akooldoi sikonyor chepkondok. Logoechu keboishe kechope mwanik ako mwanik chekichope logoechu ko kimen mising akoteche porto.

Eng yu kegere biik chetieme koyai kobotishiet Nebo kasari, nekisegeni ngungunyek. Kisegeni ngungunyek asikobiit kotoret bik kogol minutik chechang en mbaret nemingiin. Kobotishionii komi barak missing amun kiboishien katoltoleiwek eng chongindo ako minuutik che kigole koyoe komie en chongindoo.

Nyumnyum missing kolsetab minutiet ni, amatinye bosiet neoo. Yekakogol chito, koribe koet, asikobit konde logoek. Yegole chito, kobo komonut koker chito kole kakol mbaret ne akwai, akagol ole mii katoldoloik, asikobit kobit eng' chakchinet, akonde logoek eng' boroindo ne ming'in

Eng yu kekere chito akenke nenomonomi wainik akomi biik aeng'u cheteleldos akokere. Mokingen kele amune asikonomonomi chito wainichu, much kochope amu mi olekikoyait anan ko keyomis kole koporchi bichu olemuch keyatita akechop wainichu asikobit komuch kotoretkei ichegei yemomi chii.

Ngomnotet ne nyolu kotinyei chito eng yu, ko ngomtet nebo kolset, ne kikole minutieni konyolu konai chito baraindo nenyolu kokochi kila minutiet amun ngo tesetai koetu minutioni koparaitu amanyolu ke ipkotaar baraindo eng imbaaret. Ye kikese minutioni, konyolu kotinye chito panget ne ngatip, imuch kora kepoishe mashinisiek kekes minutichu ako muswoknatet nebo kasari ko kikonyo asikopit kotoret eng kesisiet amun mi imbaaronik che echen chemaimuch kekes kepoishe eut.

En Yu kegere mashiniit nebo mbar koyae boisien nyiin , mashiniit ne boisiet en kesisiet imuuch kegeseen tuguuk che uu nganook ii ,muchelek ii ak minutik alaak che terterjiin, boisioni ko kikonyunyum missing boisiet ii amuun kesisiet nebo minutiik che uu nganook ii ko wui missing ketaach kebaisheen eut ii ako nyaluu kebaisheen mashinisheek asikonyumnyumit boisiet.

Boishoni ko kolsetab minuutik en ngungunyek chekakisegen. Boishoni komanyumnyum amun kiboishien boroindo newo missing kesegenen ng'ung'unyek ak komoche ngomnotet nemii barak, asikobiit kesegen. Boishoni konyumnyum amu kikotoret biik komuch kogol minutik chechang eng imbaret nemingiin.

Boisoni ko betet ab mutaroishek eng mbaret oraan ni kebaisheen kegoleen minutiik che uu biasiik ak rapuonik che indaa amitwagiik kwaak tikitiik nyumnyum boisioni kora kotaretii ak kogeer kole matamboyensaa beek eng mbaret ako beek che ka changaa kobendii.

Ni ko kobisisiet en mbar. Ki ayae boisioni netai en mbar kokinyumnyum mising boisit. Keboisien baibut neu ni ko iususi mising boisietab bisisiet amun moboisien chito kimnatet kowendi oinet ak kolou beek ak koibu. Kobisisioni ko nyumnyum kora amun imuch kotoret chito kobis mbaret neo mising.

Kabatisyeet ab pandeek ii ko nyumnyum missing ye kagechaap chitoo mbaret ko kiit ne rubee ko kobal chitoo keringanik ii anan ko beet mutaroinik che nyoon kindaa pandeek ye kakebeet mutaroinik anan ko keringanik ko imuuch kinde katoltoleiweek ak ketuub ak ngungunyeek tutukiin ii ak subeen kinde pandeek Barak ye kainde pandeek Barak koimuuch ketuub ii ak kemetaa kobityaa pandeek pandeek koimuuch sikobiit ak komaang Barak kemine pandeek arawet agenge konyaluu kesember ak ketesyii katoltoleiweek eb komii pandeek araweek somok ak nusu kotai konde maseek ak kobeegu araweet agenge kotaak konde ko kesen ako araweet nebo muut ii koka kogoony pandiat sikobiit konai chitoo koot ko kikokoony bandiat anan ko tomah ii koimuuch kochil lalet kokas kot ko wui pandiat ii ko ingokas ko wui komuchei koyaat bertet kitigin ako kerr koot ko kikobeeg chegoo en pandiat anan ko toma takotinyei chegoo pandiat ne takotinyei chego kobaruu kole toma kokaany koketyi ako pandiat ne matinyei chegoo kobaruu kole kigoong kobekyii.

Eng betusiek ab tai ko kigikolei minutik che chaang sana kit ole kikiger kele bo kamanut keteech kiit nebo kamanut ne uu nii amuun mii minutik che chaang ii che nyoruu ngechiriet eng sang ii ye katuyaa ak kristo I ak tuguk alaak che uu kutiik ,kin keteech tuguk che uu ko kotaret missing tuguk che uu kabatisyeet ii amuunminutik che uu nyanyeek ii che ngeme missing koristoi ako ko chu church kercheek chekiboishen en sutisheet bo kamanut kora tekset ab koroi amuun kikotaret kole ye karobaan roptaa ne Sami's nebo koyaat ko maimuuch koityii minutik.

Boisioni ko kabatisyeet ab kiagik ii Kobo kamanut missing kiagik ii kotingei ketureek che akwaen ako ingebaishen en mbar ko akwai mbar ii ako ko kimituu boisiet kiagik kora kotingei chego cheimuuch kegei ii ak keyoen chaik ak keluu , kiagik kora kimuchei keyalda en siroo ak konyoor chepkondok kiagik kimuchei keeyeeny ak konyorunen panyeek ii ako imuche keyalda muiywek kiagik kobaa kamanut missing ako imuche kebaishen kebatisyeen en mbar ii anan kelaen tuguk alaak che ter terjiin.

Chu ko logoek che kakoyagituun en mbar logoek chuu ko kakotoi ko nunia ama ko tesetai ko nunia Mii tuguuk che terterjiin cheimuuch kogochi logoek koyakituun kiuni netai ko kutiet , kutiet ye kachuut logoyaat akonyeren logoyaat agigachii kobuun nebo aeng ii ko koyaat ye robaan roptaa ak ko kweer logoek kogochin logoek koyakituun ak kotoi ko nunia.

Eng Yuu kegere ngweek che kaginde cratisiek kindaa ngweek kretisheek asikobiit kobusia komyei asima kobongasi ak koyaituun ngweek che kachanga kou chuu kobaruu kole miten sireet konegit ngweek ii ko kikeboisien missing en mungaret ii ak biik che kagol ngweek eng changindo koimuuch kogochii chemungarainik ii koyaldaa anan koib siroo ko ichegeen, ingweek kikotaret kogochi biik boisionik ii ako kikotaret kotaar rupeet en bororiet.

Ni ko kotoltoletab mbaret. Tuguk che ng'etu en boisietab gaa che imuch konunyo ko bo komonut kewerji mbar ole imuch konunyo ak koik katoltoleiwek. Ni kotoreti koger kole katestai ng'ung'unyek ko akwait ak kotoltolit ama ibet kimnatet.

Ni ko kesishietab samakinik akobo komonut mising eng bororiet. Samakinik ko omitwogik che kororon akikotoret bik komuch koonda rubet. Samakinik kikeboisie mising kou ngwek akikotoret bik chechang akotechei borto. Kesishietab samakinik kobo komonut amu kerei kole kasir bik chechang boisionik. Yeba bik oino ibkokes samakinik kokasirkei boisiet ako yeimeni kokakonyor bichu chepkondok cheimuch kotoretekei. Samakinik kora kikotoret serikali asikopit konyor aisirusiek amu yekesishiei bik komi kebeberta neikochin serikalit akotoretei kotech emet.

En yu kegere melishek che menhech che kiboisien kenamen samkinik. Iboru kole en yu komi mung'aret ab samkinik ne tesetai. Iboru kole mi biik che kigosirge boisionik che inemu samakinik anyo kooldochi chemung'arainik asi kosikyi chemung'aiinik konyikoaldochi biik samakinik.

En yu kegeere melisiek chemi tabanutab oinet che kogirotyi boroonik. Miten melit agenge nekagomanda lakini chechang kotakomi taban ago tom komanda. Ni koboru kole mi mung'aretab samakinik ne tesetai en yu, iboru kora kole kesisietab samakinik kotinye saishekwag ago moboroindo age tugulnemi koimuch keges samakinik.

Ni ko mung'aretab unuk. Unuk che koginem en beek konyolu kema korong ibkoyomnyo asimayaagitu. Unuk che koginem kotore betushek chechang agobo komonut kosoiyo anan koyomnyo asikobit kotepche betushek chechang. Ye kageal unuk en siro ngot ko chnag ii konyolu kora kotagotestai chito komaa koisto beek chetogomi ak koitityet amun unuk che yomnyotin koteptos kotogokororon ago imuch koba betushek chechang.

Ni konetitab samakinik ago bitu mising en kokwenyun. Netitni keboishen kenamen samakinik en beek. Ye kiwirchi beek ii, ko yekatuiyo samakiat newendote ak netit ii komokomuchi tagonakta ago ye king'us konyo barak ii kogakenam samakinichoto.

en yuu kegere kot nekaitit missing nekikonoren tuguk cheyokitun en chokyinet koi koimuch keboishen kekonoren tugun cheu ngwek ak logoek anan ko banyek chepo tiongik cheu teta artet ak kechiriet koroi kotoreti koger kole tuguk che yokitun en chokyinet ii koimuch kotebso betushek chechang agoi koit kealda akoityi chito neboishen

En yu kegere kobotishetab ngokaik kotesetai. Kobotisioni kobo komonut mising ago tinye chepkondok. Asi kobiit konyor chito kelchin konyolu koger kole kabai ngokaik en oret ne nyumnyum ago ker kole kainaga beek. Tinye boisiet neo boisioni kora amun nyolu koger chito kole keitilil mising ole amishen ngokaik amun uchafuk koibu miondo.

Boishoni ko konyoisetab ingogaik, boishoni koboo komonut missing amun toretii koger kole kenyaa ingokiet nekamyaan. Yekamyaan ingokiet koboo komonut kenyaa en chokchinet asikobiit kosor sobetab ingokianotok ak kotakobit kosor sobetab ingokaik alak. Mionwek chechang chebo ingokaik kimuche kinamdagei ako ingobiit ingokiet nekamyaan ak monyoru konyoiset komuchi konamdaa ingokaik alak miondoo ak kobar ingokaik chiton tugul. Bo komonut konyoisoni amun toretii kogeer kole kakikirindaa miondoo en ingokaik alak ako konget ingokaik ak borwek chemiachen.

Baetab ngogaik kobo komonut missing. Netai, ko ngogaik ko amitwogik. Imuch keeny ngokiet, akeboisie kou pendo. Pendo nebo ngokiet, ko anyiny missing, akoteche borto. Ngokiet kora, koimuch kolog mayaiyat, akeam mayaiyandanat. Mayaiyat, kotinye kimnatet neo eng borto, akoimuch kealda kora kenyor chepkondok. Ngokiet kora, kotinye aliet nebo barak eng' siro, ako yekialda, komuchi koibpchepkondok chechang. Ngokiet kora, kotinye aliet nebo barak eng' siro, ako yekialda, komuchi koib chepondok chechang'. Ngokiet kora, kotinye keturek che kimen, akongete minutik, kotoldoli mbaret, akotes kesutik

En kokwenyun boishietab ingokaik, koto komi ngwony ak bik chechang koyoe boishonik kipgaa. Bik chechang komoboe ingokaik en kot ako yotitoo ingokaik kobaa sang, ib kochengchigei amitwogiik. Serserenii ingokaik kochengee amitwogik ibkoimen ,ak yekakoimen koimuch kobwa goo, ak kinyon koruyoo .Chito netinye amitwogik koimuch kowirchi amitwogik tutigin ak yeityoo kotestaa ingokiet kochengchigei amitwogiik alak chuun akoi koit kobiyoo. Bik alak kokitech kot neimuch kotebsoo ingokaik, koimen ngandan Chilege ingokaik missing, ako bendotii ama pcheat got.

Boisioni ko konyoisetab ngokaik che miondos. Sikobit komuch konya chito ngokaik konetai komoche kerichek chebo konyoiset, nebo oeng komagat kotinye chito sirinjit neimuch koboishen korutyi kerichek. Yetinye chito tuguchu oeng konyolu kotinye kito neimuch koboisien koyate kutit asikobit konyor ole rutyinen kericheju.

Netai konyolu konai chito agobo amitwogik che mokinge ingokaik, ak ole imuch konyorunda amitwogichoto. Nyolu konai chito kole ngokaik che tya komuche koam amitwogik che tyan ak koger ngotkomuchi kobit amitwogichoto. Ngokaik che kiboe engo komagat konyor amitwogik en betusiek tugul amun moimuchi komanda ibkochengi ge amitwogik. Nerupe koyoche konai chito agobo amitwogik che terterchin chenome ingokaik ak ole imuch kinyaita. Ye kagonai chito agobo mianwogik konyolu konai chito kole bo komonut mising teksetab got en baetab ngokaik ago magoi bai chito ngokaik kotom kotech kot. Nyumnyumkotech chito koot ne barai asimaimuch kochilge ngokaik ak konamdage mianwek.

Ni kokagenyetab arek. Biik che chang koboisien ngokyit nesiebe komuch kogeny arek. Nyolu korong kogeny' chito ago betut nekamach kosieb ngokiet asikobit kogochi mayaik. Mayaik che kigochi ngokiet kosieb, koyoche ko mayaik chebo kipsoiywet. Ye kigochi ngokiet mayaik chebo kipsoiywet ii kotore betushek tibtem ak agenge asikogeny arek. Nyolu keger kole kogiitochi ngokiet ole lalang asikobit kogeny en oret ne nyumnyum. Biik alak che kigotestai koboishen moshinit nebo incubator komuch kogeny arek. Mashinini kotinye kewelutik chechang ago biik chechang kigocham koboishen ngokiet kogeny arek amun mi ng'weny olyet.

Chu ko muchelek che kagiyo. Nyumnyum mising kayoisietab muchelek. Kit netai kebimoni beek en soboriet ak kinde ma kochumugonso ye tesetai kolaldos beek komagat kinde chumbik che kagebiman ak kinde mwaita. Ye kagochumugonso beek kiuni muchelek ak kerongi, ye togerongi muchelek konyolu kegur si keger kele manam soburiet. Ye kogekur muchelek koimuch kichuchuj maat ak keger muchelechoto asi kobiit koruryo en dakikosiek che ng'ete tibtem agoi sosom. Ye begunote beek, ko nyolu keyaat ak ketestai kegurogur asikobit kosoiyo. Ye soiyo muchelek ak kobek beek, koboru kole kagoruryo.

Chu ko tuguk chekiboisie eng kayoiset. Tuguchu kotoreti kotes anyinyindo ak rangiat nebo amitwogik. Kiboisie eng kila betut asikobit ketese anyinyindo nebo amitwogik akeboisie kora eng ikorwek sikobit kegochi amitwogik koanyinyitu mising. Bik alak koame bilibilik ako ngende amitwogik pilipilik kotese anyinyindo mising.

Chu, ko unga chekakekandan. Unga chekakekndan, keboisie kechope makatiat, ak tuguk cheu mandazi ak chapati. Kandanetab unga ko nyumnyum missing. Kii netai, kepimani beek, akende saburiet. Yekakepiman beek, konyolu kende mwaita, akende chumbik ak sukaruk. Yekakende tuguk chu, kekure akoi ipkopuruchei komyee. Yekakopuruchkei, ketau kende unga chebo nganok ko tutikin tutikin, yatugul ketesetai kekure ipkonamkei. Nyolu kekur, akeiny koroi, yatugul keteshin boshek akoi ipkeker kole mako beyoi, kakonamkei, akouit.

Ni ko bendo, bendo koimuch keam ko inekei ako imuch kora keamda kimiet ii anan ko muchelek ii anan ko makatiat, bendo koa anyiny mising ako ye karur komie, koimuch kende kutit ii ak kenyei ip kobek, supukab bendo ko anyinyen kora ako imuch kee anan keamda kimiet.

Chu, ko chaik che nyalilen. Nyumnyum missing chobetab chaik chu. Yekimache kechop chaik chu, kindoi maa beek eng' saburiet, aketeshi chego. Yekakololio beek ak chego, kindoi sukaruk. Yekakende sukaruk, kerongchin kikombet. Yekakerongchi kikombet, kename koroi ya nyalil, akekure barak, koteitechike hcaik. Yeiteiteichike, kochope kit ne nyalil eng' barak, ako anyinyen missing chaik chu

Ni, ko mayaiyat ne kakinde beek che laldos, ako anyiny missing mayiyandani. Mi oratinwek chehchang' cheimuch keamda myaiyandani. Lakini kotom keam, konyolu korok kinem bertet nebo barak. Yekakinem bertet nebo barak, koimuch kepchei kwen, akende chumbik, akeam kounot. Nebo aeng, koimuch ketil, akende nyanyek che kakiburuch ak kitunguik, akemda kounot. Imuch kora keamda tuguk cheu chaik ak musarek

Ni ko kalalanyetab amitwogik. Mitei mashinit ne kikechop, nekeboisie kilalanye amitwogk. Nyum nyum missing boisoni, amu toreti koker kole, kelalany chito amitwogik che kaititen eng' boroindo ne ming'in, akonyor amitwogik che belebich. Boisoni kora, kotinye kewelutik amu nganda ikochin amitwogik kolalalngitu, koame chito amitwogik che kakobet anyinyindo. Ago magotinye kimnatet ne magat eng' borto

Netai konyaluu kenam samakiat ii ak keborbor in komaang beriik chebo Barak ye kakomaang beriik chebo baraak ii ketile kweeny ak kinem tuguuk ab Moog ye koek tayari samakiat ii kename ak kiuun en beek che belelebiik ak kewirjiin mwaita ne lale asikobiit korur ye kakorur samakiat ii kindee maa beek chebo kimyeet ye kagolalia beek chebo kimyeet ii kerangyiin busheek yaan tuguul kekwanye agoi IP korur kimyeet nyaluu keton nyanyek ak kitunguuik komekekituun ak kepchei kobuun aeng che tai ii kename ak kebeleen mwaita ye karar mwaita kenan ngweek che kageton ak kinde ak keguur ib koruria ye rurya ngweek ko ka koek tayari tuguuk tugul ii ako imuuch keyaam.

En yu komi biik che omishe ak komi mung'aret netesetai. Mi chito ne kogochob ago oldejin biik cheome rubet en yu kotesetai mung'aret amun biik chemoche koamis koibu chepkondok ago ye kogigochi kit nekomoche kolipani rabinik.

Boisioni ko tonisietab ngwek. Kin ayae boisioni netai ko kimakonyumnyum mising, kiamuch atilge konyil chechang ak rotwet amun kitom anai ole kitilda ngwek. Ngwek che kiatil kora komatil komye. Kiatil alak koegitu atil alak komegitu mising.

En yu kegeere biik che omistos. Bichu koamistos agororitos koboru kole boiboen mising. Imuch koboiboen amun koanyinyegitu mising amitwogik cheome anan komi tuguk che kong'olale cheiboiboi iyan tugul koamishe.

Ni ko ngokiet nekakebel. Kit netai kotomo kebel ngokiet konyolu korok ketil katit. Yekaketil ngokiet kendoi bek chebelebich sikobit komong kororik. Ngokiet nekakesul konyolu kebchei kwen sikobit kenem tugukabmo chemaimuch keam. Yekakenem tugukabmo koimuch keun ngokiet akebel kewatan korur.

Kit netai konyolu kiborji chito ole kibimondo mwaita, ye kiyose konyumnyum mising kinde mwaita neyome ama magat kora koet mwaita. Kitnebo oeng konyolu konai chito olekibimondo chumbik, amitwogik komoche chumbik che yome ago ngoror chumbik komoonyiny amitwogik. Ngochang'a kora koyogitu amitwogik. Nebo let konyolu konai chito ole kibimondo beek ak ole kibimondo sait. Beek kotoreti koger kole koruryo amitwogik ibko bekchi ago ngochang'a beek konundos amitwogik.